Harĩ bata wa gwĩka ũndũ ũyũ wa kũhe ciana ndawa cia polio na cia mĩnyoo. Na ndawa ingĩ cia kũgirĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa yonekaga. Ũndũ ũyũ ũteithagia kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩcokaga kumĩra nĩũndũ wa kwaga gũthecwo njanjo ici. Njanjo ici nĩ cia bata tondũ nĩiteithagia kũrigĩrĩria na kũgitĩra mwana na agakorwo ena ũgima mwega wa mwĩrĩ hĩndĩ ciothe.

Ĩĩ nĩ ndĩrona ta thibitarĩ ya Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Refferal, ya Gĩthumo ĩthondeketwo wega, kũringana na gĩkĩro gĩa gatandatũ. Gĩtũmi nĩ tondũ ĩna macini cia Cancer, ĩna itanda cia kũigana arũaru, na ĩna arigitani a kũigana. Na makinya marĩa mabatiĩ kwongererũo, kwagĩrithia thibitarĩ ĩno, nĩ kwongerera arigitani, nĩguo andũ matige gũthiĩ gũcaria na gweterera raini nene nĩguo makinyĩre arigitani, kwongerera itanda, kwongerera ndawa, nĩguo arũaru othe matigathiage thibitarĩ ingĩ, kana na kũu njaa gũcaria ndawa. Koguo ndawa no ciongererũo na arigitani, na ,marĩa matũrigicĩirie matuĩke magũthondekwo thĩiniĩ wa thibitarĩ ĩyo.